Bitoshek en kokwenyun komayach mising amun tomo kochang'it cholwoknotet. Amun imuch iwe agot kemoe ago mogiiten kiy. Kora komatatya igose kele kakibar chi anan koboriis chi.

En yu komii chito nerokyini mursik kikombok ako mursikchuto kobunu sotet bokomonut missing boisioni en kokwenyun amun biikab kokwenyun kochome mursik missing akocham kendei mursik choto sotet.

Tuguk che kiale en korenyun ko mwaita nekisuusishen, machanik , kiberetit, sugaruk koboto sobunit ne kimwetenge ak nekimweten ngoroik ak chumbik.

Kikowalak emet makouu atkinye keny, akowalet ap emet kokiib miising' walet ap mosong'natet. kiatkinye keny, ko ya meche kowa chi wui kokibune keldo lakini rani komi pikipikisiek, karisiek, akot ngegeit. kora, kiatkinye kokiemache inyoru chi nda iguur chi, ko kiyooktoi chito koguurun, lakini eng' kasari ko kikoit simosiek, ipirchini kityo chito akimwochi tukchu imache

Kiboiboenchini sobeet en oratinwek cheterter cheuu chebo sikeet, kechope makatiat nekikuren keki ak kechop amitwokik cheterter sikoboiboinchi biik, konebo kotunisiet kora kechope amitwokik cheterter koboto keeny teta ko kora ikortab konoret keenye teta ak kechop amitwokik cheterter.

Eng' yu kotooku kariit nekiginde sekerik ap bandek chenyolilen. kariit niiktok ko kariit ap probox akomi chito nekakolany tai ap kariit. Tuukchemile biikeng' pikchaitni ko tuukchekikinyiit sekerik ap bandek yuutok

Niitokni ko magatiat nekigure keki ak mugatiatni kigiser merry christmas and happy new year iboru kole magatianda ni kobo beetut ap boboiyet nekigisich cheiso kristo. kieachame ko magatianda ni indendet amu anyiny

Eng nyuu komii panyeek chebo negooo AK agere muitoo nemitei tapan yotok ,neaeee mungara nitok komitei komnyee amun name rapishek